Nĩgũkoragwo na ithimi, rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũrathiĩ kũgũra indo, rĩta rĩmwe, na ngwĩciria ithimi ici nĩciteithagia ona mũgũrĩ, kuona atĩ mũndũ to nginya atĩ akorwo na mbeca nyingĩ, nĩgetha atuĩke wa kũgũra indo ciothe ciĩ hamwe, koguo rĩrĩa ũratuĩka wa gũthimĩrwo indo ciaku, nĩũtuĩkaga wa gũthimĩrwo kũringana na mbeca iria ũgũthiĩte nacio thoko, na hau nĩteithagia kuona atĩ, nĩũtuĩkaga wa kũgũra kĩ indo nyingĩ citiganĩte, kuona atĩ ũrathimĩrwo o kĩndũ kĩnini kĩnini, na mũigana ũrĩa ũgũkũigana wakinya gwaku, na kindũ kĩrĩa ũgũtũmĩra, koguo ũhoro wa gũthima kindũ thikũ ici nĩmwega na nĩũrateithia nginya mũgũri, kuona atĩ nĩũgũtuĩka wa gwĩbanga na mbeca iria wĩnacio, onokorwo no nini, kuona atĩ no kũgũra ũ ũgũthimĩrwo indo ciĩ nini, nakorwo wĩna mbeca nyingĩ, nĩũgũtuĩka wa gũthimĩrwo kĩndũ gĩ kĩingĩ.

Nĩgetha nduĩke wa kũmenyithia, atĩ Mũgũri wakwa kwĩna nguo iria njerũ ci thokoinĩ ũmũthĩ, nĩndũĩkaga wa kũmũhũrĩra thimũ kana ona ngamwandĩkĩra, kũona atĩ nĩgetha mũgũri okorwo kwĩna nguo irĩa arenda nĩokaga nagatũika wa kũndarĩria, na haũ ninduĩkaga nginya wa gũthiĩ thoko nene nangatũika wa kũmwethera ngũo iyo yake na nĩgetha ndĩmũrehere na nĩgetha amenye atĩ, ngũo irĩa arenda kana ona nĩtũrarehe ngũo njerũ thokoinĩ, nĩndũikaga wa kũmũhũrĩra na ngamũtarĩria na haũ nĩatũikaga wa guka wĩrainĩ wakwa na agatũika atĩ wa kũoya nginya nguo iyo ngĩmũtaragĩria nginya nguo ingĩ iria ciumĩte na iria onake angĩenda kũona atĩ nĩngoragwo ngĩmenya mũgũri wakwa na nguo iria ekagĩra koguo nĩngũtuika wa kũmutarĩria nginya nguo njerũ iria twĩnacio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ kwĩna andũ aingĩ mũno, arĩa mokĩte hamwe, na nĩtũrona atĩ ona kwĩna thigari, aya marathiĩ haha mbere, nĩtũrona atĩ aya nĩ athigari, tondũ kaingĩ rĩrĩa kwĩna thigũkũ nene bũrũrĩnĩ ũyũ witũ, andũ nĩmokaga hamwe kuma andũ gũthiĩ nginya atongoria aitũ, na kaingĩ nĩwonaga athigari a mĩthemba yothe, kuona nĩgũkoragwo na thigari a thĩ, a maĩ, na nginya arĩera, na nĩmokaga hamwe nĩgetha mateithie andũ kana ona bũrũri ũyũ witũ, gũkũngũĩra thigũkũ nene, na rĩmwe nĩũkoraga nginya nonginya mambe meke maũndũ mao, ona no nginya nginya rĩmwe nĩũkoraga nĩgũkoragwo nginya na iani, arĩa maheagwo kanya ga gũka gũ nĩgetha makenie andũ, hau nĩmatuĩkaga a kũina nyĩmbo ciao, na andũ nĩmakoragwo makenete mũno, namagathũngũtha, na ningĩ ona atongorĩa arĩa makoragwo gũkũ nĩmaumĩraga, namagoka makarĩria andũ, na hau nĩmatuĩkaga nginya a kwaranĩria na andũ, na nĩgetha matuĩke a kũmera maũndũ marĩa makũmekĩra, kana ona ũrĩa marĩthiĩ nambere, na gũtheremia icigo ciao.

Thogora wa mbembe ũngĩtuĩka atĩ nĩwacenjia, na nĩ mũgũri wakwa nĩagũkĩte kũngũrĩra mũthenya ũcio, na nĩakora atĩ nĩũcenjetie mũno, kuona atĩ niokaga kũngũrĩra kaingĩ, koguo ndongerera nĩatuĩkaga wa kũnjũria gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma, mbembe icio cituĩke cia kuongererwo, na hau nĩndũikĩga wa kũmũtarĩria, kuona atĩ rĩrĩa thogora wa mbembe ũratuĩka atĩ nĩũrongererwo, nĩkuonania atĩ ti kĩmera kĩa mbembe, koguo mbembe ici ti nyingĩ nja, kana ona thoko, na mĩgũndainĩ ya andũ, koguo andũ arĩa makoragwo nacio, nĩmakoragwo magĩtwenderia goro, kũrĩa tondũ nĩmakoragwo makĩmenya andũ nĩmarabatara mbembe ta icio, na nĩmaramenya atĩ ti kĩmera kĩa mbembe, koguo ona magĩtwenderia ithuĩ arĩa tũkaga kwenderia andũ riũ thokoinĩ, nĩmatuĩkaga a gũtwenderia na thogora mũnene, koguo ona ithuĩ tũgĩuka kwenderia agũri aya aitũ, nĩtũtũtuĩkaga a kũhaicia nginya thogora ũcio, na nĩgetha ona ithuĩ tũtuĩke akuona mbeca, na tũcokerio mbeca iria tũrahũthĩrĩte tũkĩgũra.

Kaingĩ rĩrĩa ũkoraga atĩ, indo cia nduka nĩcikoragwo citiganĩte na thogora, nĩatĩ andũ cio nĩmakoragwo makĩgũra indo ciao kũndũ gũtiganĩte, kuona atĩ kaingĩ rĩrĩa ũrakora nĩndĩrendia indo ciakwa ciĩna goro, kũndũ kũrĩa ndĩragĩrĩ indo ciakwa ona nĩ nĩndĩrenderio na thogora mũnene, na nĩkio ona niĩ ngĩũka kwenderia agũri akwa, nĩnduĩkaga wa kuongerera thogora, na nĩgetha ndigatuĩke atĩ nĩngũhinga nduka yakwa, tondũ atĩ ndiratuĩka wa kuona bainda njega, koguo nonginya nyongerere, na nĩgetha nduĩke wa kũiganania mathabu makwa, na nĩgetha thiĩ nambere na kwenderia agũri, kuona ũngĩkora mũndũ arendia na thogora mũnini gũkĩra inyuothe, mũndũ ũcio rĩmwe nĩũkoraga ona irio iria nyingĩ arendia nĩokoraga nĩaracikũria mũgũndainĩ wake, kana kũrĩa arathiĩ kũgĩra indo iria arenderia andũ, cirendio na thogora mũnini, na nĩkĩo agĩũka gũtwenderia, kana agĩũka kwenderia andũ ake, nĩagũtuĩka wa kwendia na thogora mũnini gũtũkĩra.

Mũgũrĩ angĩũka atĩ nĩarenda ndĩmwenderie mbembe, na atĩ nĩndĩrendia mbembe mĩthemaba ĩrĩ, mbembe iria cikoragwo ciĩ mũhukoinĩ, kana ona ici cia gĩkũyũ, nĩndũĩkaga wa kũmũtarĩria, gĩtũmi kĩrĩa agĩrĩirwo mũno gũcagũra mbegũ ici cikoragwo ciĩ mũhukoinĩ, gũkĩra ici cia ũgĩkũyũ, kuona atĩ mbembe ici cikoragwo cigĩtwo mũhukoinĩ, nĩcikũraga wega, kuona atĩ mbembe icio nĩcikoragwo cithondeketwo ũndũ atĩ nĩ mbegũ, na nĩgetha atĩ wathiĩ gũcihanda, nĩcigũtuĩka cia gũkũra, na mbembe ĩyo nginya nĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ndawa, ndawa ĩrĩa ĩmĩteithagia nĩgetha watuĩka wa kũhanda, mbembe ciaku cikũre wega ciĩna riri. Nĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ndawa, ĩrĩa iteithagia nginya ĩgatuĩka ya gũkũra na ihenya, na ndĩgatuĩke ya gũthũka, ũkĩringithania na mbembe ya ũgĩkũyũ, harĩa nĩ ũkoraga atĩ mbembe icio citikoragwo ciĩkĩrĩtwo nginya ndawa, kuona atĩ kaingĩ ona cikoragwo ciĩ mbembe iria andũ makoragwo magethete, na nĩcio maciũmithagia, na magatuĩka a gũcicokia mũgũndainĩ wao, na mbembe icio citikoragwo na ndawa, kuona atĩ ona rĩmwe no ũcihande, na citiumaga atĩ na riri mwega, koguo nĩnduĩkaga wa gũteithia mũrĩmi, atuĩke wa kũgũra, mbegũ cia mbembe cia mũhuko.

Mũgũri rĩrĩa okaga ndũkainĩ yakwa, na atĩ nĩarenda jaketi, na atĩ jaketi ĩrĩa arenda kũrĩ na mĩthemba ĩrĩ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na iria cikoragwo ciĩ nyandĩke, na nĩgũkoragwo na ingĩ citakoragwo ciĩ nyandĩke, kaingĩ thogora ũcio nĩũkoragwo ĩ mũtiganu, kuona atĩ jaketi ĩrĩa ĩtakoragwo ĩ nyandĩke nĩkoragwo na raithi, gũkĩra ĩrĩa yandĩkĩtwo maũndũ, na hau nĩũtuĩkaga wa gũtarĩria mũgũri waku, ũkamũtarĩria gũtumi kĩrĩa kĩratũma jaketi ĩyo ĩkoragwo ĩ nyandĩke, ĩtuĩke atĩ ĩna goro mũnene, gũkĩra njaketi ĩno ĩtakoragwo ĩ nyandĩke, kuona atĩ jaketi nyandĩke, nĩgetha ũtuĩke wa gũthiĩ kwandĩkithia, no nginya ũtuĩke wa kũrĩhĩra, na harĩa andũ acio matuĩkaga a kũrĩhia o ndemwa o ndemwa, koguo o ũrĩa ũrandĩka kiugo kĩnene, ũguo noguo thogora waku ũgũkorwo wĩ mũnene, na nĩkĩo rĩrĩa ũrathiĩ kwenderia mũgũri waku, nonginya ũtuĩke wa gwĩkĩra mathabu macio, o thogorainĩ ũcio, wa kũmwenderia ĩyo nyandĩke, na nĩgetha onawe ũtuĩke wa kuona bainda, kuona atĩ nĩũhũthĩrĩte mbeca ciaku nyingĩ ũkĩandĩkĩthia.

Nĩgetha atĩ gũtuĩke atĩ ikorobia rĩmwe nĩrĩrendio atĩ ciringi mĩrongo ĩtano, noũyũ nĩ thogora mũnene mũno ũkĩenderia mũgũri waku, kuona atĩ nĩgũkoragwo makorobia rĩmwe nĩmakoragwo na makendio nginya gĩbaũ, nĩũgũtuĩka wa gũtarĩria mũgũri waku, gĩtumi kĩrĩa kĩratũma atĩ ũmwenderie ikorobia riũ na mbeca nyingĩ ũguo, na ngwĩciria atĩ ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria mũno mũndũ kwendia ikorobia rĩmwe ciringi mĩrongo ĩtano, nĩatĩ kaingĩ nĩũkoraga ikorobia rĩu nĩrĩnene mũno, na ikorobia rĩũ nĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩ rĩthaka kuona atĩ mũno thinĩ rĩkoragwo rĩ maguta, na kaingĩ nĩkĩo ũkoraga atĩ nĩmarendio, na thogora mũnene ũguo, na nĩngĩ ona noĩcũngĩrĩrio rĩrĩa gũtarĩ kĩmera kia makorobia, kaingĩ nĩũkoraga atĩ kĩmera kĩa makorobia tigĩ tigĩkinyu, no kwĩna andũ menamo, na rĩrĩa mũtuĩkaga a gũthiĩ kũmagũra, nĩmwendagĩrio na thogora mũnene, na nĩkio nainyuĩ mũgiũka kwenderia andũ anyu, nonginya mũtuĩkee a kũmenderia na thogora, ũcio mũnene, na mũtuĩke a kuona bainda, nĩgetha mũthiĩ nambere na kũmethera makorobia mũkĩmarehagĩra.

Rĩrĩa mũgũri atĩ atuĩkĩte nĩagũtũmĩte mbeca, na agatuĩka wa kũrihara ngari yake, no ngari ĩyo ĩgatuĩka atĩ ndĩrĩ kũu, kana tũtĩrĩ nayo, no nĩgũka thĩna wa thikũ ici citiganĩte, nĩnduĩkaga wa kũmũtarĩria, itumi iria ciratũma, ngari ĩyo ndĩgakorwo, kana ona kindũ kĩrĩa kĩratuma ngari ĩyo, ĩkorwo atĩ ndĩroneka mũno, kuona atĩ rĩmwe nĩũkoraga ngari ta icio, nĩciendagwo nĩ andũ aingĩ, koguo kũndũ kũrĩa mũthiaga gũcigĩra, mũgakora atĩ nonginya mũtuĩke a gũbangĩra raini, na nĩgetha mũtuĩke wa kuona ngari ta ĩyo, koguo nĩũtuĩkaga wa gũtarĩria nginya mũgũri ũcio waku, ũkamwĩra maũ mathĩna marĩa mũragerera, rĩrĩa ũratũĩka wa kũmwethera ngari ta ĩno, na mũgũri nĩatuĩkaga nginya wa kũigua, kuona atĩ nĩwamũiguithia na watuĩka nginya wakũmwarĩria, na wamũtarĩria, maũndũ marĩa mũragerera, koguo nĩũgũtuĩka wa kwĩra mũgũri ũcio waku, ũkuoya mahinda maigana atĩa, nĩgetha ũtuĩke wa kũmũkinyĩria ngari yake, na nĩgetha ndagatuĩke wa kuga atĩ acokerio mbeca, kuona atĩ no noũramũcarĩria ngari yake ĩrĩa arenda.

Kaingĩ rĩrĩa wĩkoraga ũndũinĩ ta ũyũ, nĩũkoraga atĩ, mũgũri waku nanga nĩkĩndũ aragũrĩte, na rĩrĩa arakinyire nakĩo arakora tikĩo arendaga, kana ona agakora atĩ mũndũ nĩagũrĩte kĩratũ, na atuĩka wa gũtwarĩra mũndũ ũrĩa aragũragĩra gitinamwĩganĩra, na kaingĩ nĩgetha tũtuĩke atĩ tũtiracemania na mathĩna ta maya, nĩtũtuĩkaga a kwandĩka nginya rũthingoinĩ, nĩgetha rĩrĩa mũgũri akũingĩra ndũkainĩ, nĩagũtuĩka wa kwona atĩ, ũngĩtua wa kũgũra kĩndũ ũthiĩ nakio, ũgĩcokia no nginya ũke na rithiti, na nĩgetha tũtuĩke a akũmenya atĩ kĩndũ kĩũ wĩnakio, kĩũ ũrenda gũcokia, ũrutĩte ndukainĩ itũ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na andũ, makoragwo magũrĩte ndukainĩ ingĩ, na no makũrehere ũmacenjanĩrie, na hau nĩ nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ maũndũ ta macio matirahanĩka, kana ona we ta mũgũri okorwo nĩũrenda gũcenjanĩrio, nĩtwĩraga mũndũ atuĩke wa kũiga rithiti yake, nĩgetha rĩrĩa agũtuĩka wa gũcokia kindũ kĩũ, ndagũthumbũka, kuona no rithiti agũtũnengera, na tũtuĩke a kũmũcenjanĩria.

Mũgũri angĩtuĩka wa kũgũra kĩndũ nduka-inĩ yakwa, na oke anjĩre atĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩramwendeirie nĩ kĩrathũkĩte, nĩ nduĩkaga wa kũmũĩra oke na kĩndũ kĩu, na nĩgetha ona niĩ mwene nduĩke wa kũmenya, na kuona atĩ nĩma kĩndũ kĩrĩa ndĩramwendeirie nĩ gĩthũku. Na hau nĩ nduĩkaga nginya ona niĩ mwene, ngatuĩria gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte indo icio cithũke, kuona atĩ ndingĩtuĩka wa gũka gwenderia andũ indo thũku, tondũ nĩ ũcio nĩ ũndũ mũru na ĩyo nĩ mbica njũru mũno biacara-inĩ yakwa. Kũguo hau nĩ nduĩkaga wa gũtarĩrĩa nginya mũgũri wakwa, ngamwĩra ndiramenyaga ũhoro na kĩndũ kĩu gũthũka, na hau nĩ nduĩkaga wa kũmũhe kĩndũ kĩngĩ, kuona atĩ okorwo nĩ kĩndũ ta mũgate aragũrĩte, nĩ nduĩkaga wa kũmũhe mũgate ũngĩ. No nĩgũkoragwo na agũri angĩ rĩu makoragwo matiendaga kũnengerwo kĩndũ ta kĩu gĩ kĩngĩ, mendaga gũcokerio mbeca ciao, na rĩmwe nĩ ũtuĩkaga nginya wa kũiguithia mũgũri waku, ũrĩa ũngĩmũnengera kĩndũ kĩngĩ. No ningĩ angĩtuĩka atĩ nĩ ararema, nĩ ũtuĩkaga wa kũmũcokeria mbeca ciake, na ũkahoya mũhera kuona atĩ kwenderia mũndũ kĩndũ kĩũru nĩ ũũru mũno.

Mũgũri wakwa angĩtuĩka atĩ ndanakenio, nĩ atĩ ũtungata ũrĩa ithuĩ ta nduka tũraheana, kana ona kambuni, hau nĩ ũtuĩkaga wa gũikara nake thĩ, na ũgatuĩka wa kũmũũria mahĩtia marĩa mũreka, kana ũtungata ũrĩa aheirwo na ndũnamũkenia. Na mũgũri nĩ atuĩkaga wa gũgũtarĩria, kũrĩa mũrahĩtia, kana ona maũndũ marĩa mataramũkenia marĩa mũratuĩka a kũheana ta matungata. Na hau rĩrĩa mũgũri waku atuĩka wa gũgũikaria, na wamũũria ciũria ciothe na agũcokeria, hau nĩ akoragwo agũteithĩtie, kuona atĩ nĩ ũtuĩkaga wa gũikara thĩ, na andũ arĩa wandĩkĩte wĩra, na mũgatuĩka a gũthondeka, maũndũ macio andũ agũri matarenda. Na nĩ mũtuĩkaga nginya a gũikara thĩ hamwe, na mũgoka nginya na maũndũ, mũgacenjania nginya meciria, na mũgatuĩka a gũka na ũndũ ũmwe ũrĩa ũgũcenjia motungata manyu, na nĩgetha rĩrĩa agũri maroka, matigatuĩke atĩ hĩndĩ ciothe no gũteta marateta, kũguo nĩ mũgũtuĩka a kũmahe motungata mega.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wambere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ andũ aya nĩmokĩte hamwe, na nĩgetha matuĩke agũthaka mũthako ũyũ, na mũthako ũyũ nĩ ũrĩ wa gũteng'era, kũrĩa andũ aya mokaga hamwe, na matuĩke agũcindana mahenya-inĩ, na nĩgetha mũndũ ũrĩa ũkoragwo na ihenya rĩingĩ, nĩwe ũgũtuĩka wagũcoka handũ haha arĩwe wambere, na ũcio nĩwe ũtuĩkaga atĩ nĩwe wĩna ihenya rĩrĩa rĩingĩ, na kaingĩ nĩũkoraga ona andũ aya, rĩrĩa makoragwo magĩcindana, nĩmakoragwo magĩethwo nĩgetha gũtuĩke andũ arĩa megũcinda, nĩo megũtuĩka agũteng'erera bũrũri ũyũ witũ bũrũri wa nanja, nakũu nĩmathiaga na magatuĩka agũcindana na andũ a mabũrũri matiganĩte, na nĩgũkoragwo nginya na mũcindani, na inyuothe nĩmũthiaga kũu na mũgacindana, no ũndũ ũyũ nĩũtaithagia mũno, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga agũka hamwe, na nĩgetha matuĩke akwendana, na ũndũ ũyũ nĩũtũmaga nginya rũrĩrĩ ruitũ rũtuĩke rwa gũikara na ũrũmwe mũingĩ.

Nĩtũrona atĩ haha, ũyũ nĩ mũndũ ũrageria kũruta andũ, ũrĩa mangĩtuĩka akũhũthĩra mũtambo ũyũ wa tekinoronjĩ, kwona atĩ thikũ ici, maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ, nĩatĩ maũndũ maingĩ nĩ moyereirwo nĩ mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, kwona atĩ ũndũ ũyũ nĩ nginya nĩ ararũgama mbere ya andũ, nangwĩciria ye nĩ mũrutani, na nĩ arageria kũruta andũ aya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mũtambo ta ũyũ, akĩmonagia nginya kũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhihinya, na ũrĩa magĩrĩirwo nginya nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ĩraruta wĩra wega, na ũrĩa nginya mĩtambo ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra nayo, na nĩgetha ũtuĩke wa kũhũthĩra mũtambo ũyũ wa tekinoronjĩ, na nĩgetha ona ũtuĩke wa kũhũthĩra mũtambo ta ũyũ , nonginya onawe ũtuĩke wa kũhũthanĩria na mũtambo ũngĩ, kwona atĩ ndĩngĩruta wĩra ĩnyike.

Nĩ gũkoragwo nyingĩ, ciĩgiĩ ũhoro wa mũrimũ ũyũ, na rĩrĩa mũthenya mwaka ũrĩa mũrimũ ũyũ watuĩkire atĩ nĩ ũroneka mũno, thĩ ĩno yothe, na mũrimũ ũyũ nĩ watũmire nginya thukuru cihingwo, kuona atĩ gũtiagĩrĩirwo atĩ mũikarĩte andũ aingĩ mwĩ hamwe, na kũrĩa atĩ mũrimũ ũyũ nĩ werĩkaga atĩ nĩ watambanagio, nginya andũ mangĩtuĩka akwara akũgeithania na moko, na nginya gũgĩtuĩka nginya andũ matiagĩrĩirwo nĩ gũkuhanĩrĩria, na nginya maũndũ nĩ macenjirie mũno thĩ ĩno itũ, kwona atĩ ona nĩ wakoraga atĩ nginya rĩrĩa biacara ciahingũragwo, nĩ ciakoragwo na mathaa makũhingũrwo, na mathaa makũhingwo, na ona nĩ gwatuĩkaga atĩ ndũngĩtuĩka wa kuuma kũndũ kũmwe ũgĩthiĩ kũngĩ, kuona atĩ andũ nĩ meragwo andũ arĩa andũ maikare o icigo iria marĩ, na nĩgetha mũndũ ndagatuĩke wa gũcemania na mũrimũ ũcio bara, na atuĩke wa gũtũarĩra andũ arĩa me mũciĩ. Koguo ng'ano cia mũrimũ ũyũ nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ, kuona atĩ nĩ ciarũgamirie maũndũ maingĩ mũno, thĩ ĩno itũ.

Nĩ tũrona atĩ, kũrĩ na mũndũ ararĩria andũ aya angĩ, na ngwĩciria mũndũ ũyũ ũrũgamĩte kũrĩa mbere, arageria gũthomithia andũ aya, ũhoro wĩgiĩ gĩtũmi, kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka, atĩ nĩgetha matuĩke a kũhĩmbĩria, ũhũthĩri wa mĩtambo ya tekinoronjĩ, na nĩ atuĩkaga nginya wa kũmera, ũrĩa megũtuĩka agũtaithĩka, mangĩtuĩka atĩ nĩmekũhĩmbĩria tekinoronjĩ, kuona atĩ thikũ ici maũndũ maingĩ, marekĩrwo intaneti-inĩ, andũ matiratinda atĩ magĩthiĩ kũrĩa marenda gũthiĩ, atĩ nĩgetha matuĩke a kũruta wĩra ũrĩa marabatara ũrutwo. Thikũ ici andũ nĩ maratũmĩra o mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, na magatuĩka nginya a kũruta wĩra wega, na andũ nginya magatuĩka nginya a gũthondeka arata, na nĩaratuĩka nginya wa kũmera, kũrĩa mũndũ angĩtuĩka wa gũthiĩ thukuru, na nĩgetha atuĩke wa gũthomera, ũrĩa akũhota gũtũmĩra mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, atagũthumbũka kana ena thĩna owothe.

Nĩ tũrona haha andũ aya nĩ maikarĩte hamwe, harĩa nĩ marakorwo atĩ nĩ gũtũmĩra maratũmĩra, mĩtambo ya tekinoronjĩ, na nĩ tũrona atĩ maikarĩte hamwe, na andũ aya ona no ũkore nĩ wĩra mararuta, nĩ ũrĩa maikarĩte hamwe, kana ona nĩ gũteithania marateithania, kuona atĩ ona nĩ matuĩkaga nginya agũthomithania, kana gũteithania kũrĩa mũndũ ataramenya, kana ona kũrĩa mũndũ angĩkwama na ndaramenya ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, andũ aya nĩ matuĩkaga agũteithania, kwona atĩ nĩ maikarĩte hamwe na magatuĩka a kuonania ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka, kana ona ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra wake.

Tutege tũtũ twĩtagwo drones , nĩtũteithagia mũno, rĩrĩa mũndũ arĩ na mũgũnda mũnene, kana nĩ areruta wĩra wa ũrĩmi gĩcigo-inĩ kĩnene mũno, kuona atĩ tũtege tũtũ, mũndũ to nginya atuĩke wa gwĩtwara mũgũnda-inĩ wake, kuona ona gũthiũrũrũka mũgũnda mũnene, ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ ,na no ũnogere nginya gatagatĩ , na ndũgũtuĩka wa gũthiũrũrũka, na ningĩ no ũkorwo wĩ mũnogu na ndũgũtuĩka wa kuona, mĩrimũ ĩrĩa ĩna mĩmera yaku, ĩrĩa ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ, kũguo tũtege tũtũ, kuona atĩ no gĩ no mĩtambo ya tekinorojĩ, ũtuĩkaga wa gũtũhũthĩra ũrĩ o nyũmba , kũrĩa nitwo tũkoragwo tarĩ two maitho ma mũgũnda waku, na nĩ tũtuĩkaga nginya atĩ nĩtũgũtuonia nĩtũgũkuonia ũrĩa mũgũnda ũhana, nahau nĩ ũtuĩkaga wa kuona nginya mĩrimũ ĩrĩa ĩ mũgũnda-inĩ waku, kana ona tũtambi, na ũguo wa tuĩka wa kuona, nĩ ũgũtuĩka wa gũka na kĩhonia kĩrĩa ũgũtũmĩra, kana ona ndawa ĩrĩa ũkũhũra mũgũnda waku, na nĩgetha mĩrimũ ĩyo ĩtuĩka ya gũthira, kana ona tũtambi tũu, tũtuĩke atĩ nĩtwa gũthira mũgũnda-inĩ waku.

Ĩĩ nĩnduĩkaga wa gũthima tĩri wakwa, rĩrĩa itatuĩte kindũ kĩrĩa ngũtuĩka wa kũhanda kĩmera kĩũ, kuona atĩ tĩrĩ ũcio nĩgetha ũtuĩke wa kũhandĩra irio, nongĩnya tĩri ũcio waku, ũkorwo wĩ mũnoru, na nĩgetha watuĩka wa kũhanda irio ciaku, cikũre ciĩna riri, na citigũtuĩka nginya cia gũthũka, kuona atĩ ũgĩthima tĩri waku, nĩũtuĩkaga wa kũmenya kana tĩri nĩ mũnoru, kana ti mũnoru, na hau nĩũtuĩkaga wa gũteithia, kuona atĩ nĩũgũtuĩka wa kũmenya okorwo tĩri waku ti mũnoru, nĩũkũmenya ndawa ĩrĩa ũkũhũthĩra, kana ona thumu ũrĩa ũgũita, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩũkũnoria tĩri ũcio wwaku, na ũharĩrie mũgũnda waku, no ũtuĩke wa kũhandĩra, irio iria ũrenda kũhanda, na irio icio nĩcigũtuĩka cia kuma na riri mwega, kuona atĩ nĩũtuĩkĩte wa gũcituga kuma ciĩ nini, kwanjia nginya mũgũnda waku, ũgĩthiaga nginya ona cigĩkũraga.

Mũndũ nĩageragĩra mathĩna maingĩ, rĩrĩa ũrageria kũhũthĩra macini ici, na iria ũtuĩkaga atĩ, nĩ nĩciagũtwarithia mũgũndainĩ waku, na rĩrĩa ũtarenda ona gũbatara mũndũ, ũrĩa ũgũka gũkũrutĩra wĩra ũcio, mathĩna makoragwo me maingĩ mũno, kuona atĩ nonginya ũkorwo ũmenyerete, gũtwarithia macini icio, no ũndũ wambere, wagĩrĩirwo nĩgũkorwo atĩ nĩũĩ, ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩgũtwarithio, na nĩgetha ũtuĩke wa gũcihũthĩra, ũtagũthukia mũgũnda waku, kuona atĩ no nginya ũkorwo ũthiĩte thukuru, kũrĩa andũ matuĩkaga a gũthomithio ũrĩa mangĩhũthĩra macini cia gũtwara, kuona atĩ ndũkoragwo wĩ ũndũ mũhũthu, koguo nĩgũkoragwo na thukuru mwanya, kũrĩa andũ mathomithagio, gwĩka maũndũ ta macio, na ningĩ ona ũngĩthomithio no nginya ũkorwo ũmenyerete, na nĩgetha ũtuĩke nginya wa kũrũta wĩra ta ũcio na ihenya, kuona atĩ okorwo ndũmenyerete nĩũrutaga wĩra ũcio kahora, na nĩũkuoya mahinda maingĩ, na mũndũ nĩekoraga atĩ ndũri na mbeca cia kũigana, cia kũrĩha mũndũ ũrĩa ũgũka gũkũrutĩra wĩraũcio, kuona atĩ nĩmarĩhagia goro, tondũ nĩmoĩ ati ti andũ othe moĩ kũhũthĩra macini icio.

Tũtege tũtũ, nĩtũteithagia mũno, kuona nĩtũteithagia mũrĩmi, atuĩke wa kwĩrorera mũgũnda wake mũnene, kuona atĩ tũtege tũtũ nĩtuo tũkoragwo twĩ maitho ma mũrĩmi, kaingĩ nĩũkoraga atĩ, rĩrĩa ũre wĩna mũgũnda mũnene, tonginya ũtuĩke atĩ nĩũgũthiĩ mũgũnda ũcio, na ũtuĩke wa kũurora wothe, kuona ona ndũngĩhota, atĩ nonginya no ũkinye nuthu, na ũtuĩke wa kũrĩkĩria hau, kana ona mũngĩthiĩ mwĩ andũ aingĩ mwĩrorere mũgũnda ũcio, no ũremwo nĩ kuona mĩrimũ ĩrĩa ĩ mũgũnda waku, kuona atĩ tũtege tũtũ nĩtũteithagia, rĩrĩa ũkoraga atĩ no ũtuĩke nginya wa gũtũhũthĩra ũrĩa o gwaku nyũmba, kũrĩa ona wĩra waku no kwĩrorera ũkwĩrora thimũinĩ yaku, kana ona mũtambo o ũrĩa wĩnaguo wa tekinorojĩ, na ũtuĩke wa kũrora mũgũnda waku mũnene, na nĩ ũtuĩkaga wa kuona nginya mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo mũgũndainĩ waku, kana ũkamenya, kĩndũ kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩgwĩkĩra mũgũnda nĩgetha mĩmera yaku ĩtuĩke ya gũkũra, onakorwo nĩ mĩrumũ ta tũtambi, nĩũtuĩkaga nginya wa gũtigĩrĩrĩa atĩ nĩwetha ndawa na wahuhĩra, na tũtambi tũu nĩtwakua, kana onokorwo mũgũnda waku nĩ maĩ ũrenda, kana ona thumu, nĩũtigagĩrĩra atĩ nĩwaheo indo icio.

Njĩra ĩmwe, ĩrĩa ingĩenda kuona atĩ nĩyatuĩka ya kũhĩmbĩrio nĩ tekinorojĩ, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũteithia ũrĩmi, na nĩgetha mũrĩmi ta ũcio atuĩke wa kuona maciaro mega, nĩ ũhoro wĩgiĩ ndawa ici citũmagĩrwo, na iria cituĩkaga cia kũhũrwo mĩgũndainĩ, na nĩgetha mĩmera yaku ĩrĩa ũrĩmĩte, ndĩgatuĩke ya kũnyitwo nĩ ndwari o yothe, no ndĩcirie no moke na macini, iria atĩ cingĩteithia, watuĩka wa kũiga macini ĩmwe mũgũndainĩ waku, nĩkayagũkwĩra kana mũgũnda waku wĩna o mũrimũ o wothe, kuona atĩ ũndũ ũcio nĩ ũtũteithgia, atĩ mũrimũ okorwo ona nĩ hĩndĩ ũranjia, macinĩ ĩyo nĩgũtuĩka ya gũteithia yone mũrimũ ũcio nĩũranjia, na nĩ ũgũtuĩka wa gũthondeka, kana ona kũhe ndawa mĩmera yaku, mũrimũ ũcio ũtanatamba mũno, kuona kaingĩ nĩũkoraga atĩ mũ mũrimũ nĩwanyita irio ciaku, na cigakua ciothe, no atĩ ũngĩkorwo atĩ nĩũramenyete tene, nĩũtuĩkaga wa kũraga mũrimũ ũcio, na irio ciaku cigakũra wega, na cigakũhe maciaro mega.

Ngwĩciria ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, andũ aya nĩ marageria gũthomithia andũ , ũhoro wĩgiĩ ũndũire wao, kuona atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩgũkoragwo na ũndũire ũtiganĩte, kũrĩa andũ maumaga icigo nyingĩ, na nĩ ũkoraga atĩ o ũndũire ũndũire nĩ ũkoragwo na maũndũ mao, na nĩgũkoragwo na maũndũ marĩa o mekaga, nagũkoragwo na mũndũ marĩa matagĩrĩirwo nĩ guĩka, na haha ngwĩciria, nĩ tũrona nĩ kwarĩtwo metha, andũ aya nĩ marageria gũthomithia andũ angĩ, ũhoro wĩgiĩ ũndũire wao , kuona atĩ nĩtũrona nginya mena tũkombe mwena, na ngwĩciria tũu nĩ twa gwĩkĩrĩra mũndũ rĩrĩa ũragerera hau, ũgatuĩka wa gwĩkĩrĩrwo kĩndũ kĩu wakora hau, na ũkanyua, kuona nĩ gũkoragwo na andũ maigaga nginya iria-inĩ, iria magatuĩka wa kũrĩkĩra mĩkebe-inĩ ta ĩno, na nĩgetha rĩgatuĩka rĩa kũgagata na andũ magatuĩka akũnyua.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ nĩ tũrona nĩkũrĩ na mũndũ arageria kũrangĩra harĩa arĩ, na mũthako ũyũ ũkoragwo wĩ mũthako wa magũrũ wa mũbira, kũrĩa andũ nĩ mokaga na magatuĩka nĩ marathaka hamwe, na andũ makoragwo maumĩte mĩena yerĩ, na mũndũ wĩra wake ũkoragwo wĩ wa gũikaria haha, na nĩgetha mũbira ndugatuĩke atĩ nĩ ũkũmũhĩtũka, kuona atĩ mũbira ũngĩ mũhĩtũka, nĩ agwĩkora atĩ ye na andũ ake nĩmacindwo, kũguo mũndũ ũyũ nĩ akoragwo amenyete atĩ mũbira ndwagĩrĩiwo nĩ kũmũhĩtũka, kuona atĩ ũngĩmũhĩtũka andũ a mwena wake nĩ magũtuĩka akũhotwo, na nĩ tũrona atĩ nĩkũrĩ na andũ me kũrĩa mwena, na acio no kwĩrorera marerorera athaki acio magĩthaka, na mũthako ũyũ nĩ ũtuĩkaga wa kũrehe andũ hamwe, kuona atĩ andũ maũmaga icigo citiganĩte, na magoka kwĩrorera andũ aya magĩthakĩra mũthako ũyũ.

Nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũruta kũruta wĩra ũyũ, ũyũ nĩtũrona atĩ kũrĩ na mũrigitani, na nĩ kũrĩ na mũrwaru, harĩa rĩrĩa wĩiguaga atĩ wĩna thina wa mwĩrĩ, nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ thibitarĩ, na ndagĩtarĩ nĩatuĩkaga wa gũkuoya, na agatuĩka atĩ nĩarathikĩrĩria kana ngoro yaku nĩrahũra, kana nĩrahũra ũrĩa yagĩrĩire, na nĩgetha ũtuĩke atĩ no ũrute wĩra ũyũ, nonginya ũkorwo na ũmenyo mũingĩ wĩgiĩ ũrigitani, kuona atĩ andũ aya ona tonginya matuĩke atĩ nĩmarahũthĩra macini ciao, kuona atĩ ũthiaga ũgatarĩriĩ ndagĩtarĩ waku, ũrĩa ũraigua mwĩrĩinĩ waku, kana mathĩna marĩa ũragerera, na o ũgũo tũ nĩatuĩkaga wa gũkũhe ndawa, na akamenya kindũ kĩrĩa kĩragũthumbũra, koguo nĩgetha atĩ ũtuĩke atĩ nĩũreka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo ũthiĩte thukuru nene, nogatuĩka wa gũthomera kothi ĩno ĩgiĩ ũrigitani.

Ũyũ ũkoragwo nĩ mũthemba wa mũthako, kũrĩa andũ mokaga marĩ ta andũ erĩ, na magatuĩka akũng´ethanĩra nĩgetha matuĩke agũthaka mũthako ta ũyũ, na no nginya gũkorwo na mũhotani, harĩa nĩ aheagwo kĩheo kĩrĩa gĩkoragwo kuo, gĩa kũheo mũhotani, na andũ aya nĩ makoragwo merutĩte gũthaka mũthako ũyũ, kuona ndũkoragwo wĩ mũhũthũ , atĩ mũthako ũyũ nĩ ũkoragwo no nginya atĩ, ũkorwo na ũmenyo ,nginya wa mawatho marĩa makoragwo maigĩtwo nĩ ũndũ wa mũthako ũyũ, kuguo no nginya ũkorwo ũkĩmenya, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthaka, na mwatho marĩa makoragwo kuo, nĩgetha ndũgatuĩke wa kuna mawatho macio, na ningĩ mũthako ũyũ ũkoragwo ũthondekeirwo gatimũ kanini , karĩa atĩ nĩko ũtuĩkaga wagũthecithia, na nĩgetha mũgathaka ũguo mathaa marĩa, makoragwo maheanĩtwo, na nĩgetha mũico matuĩke agwetha muhotani.

Nĩtũrona atĩ mbicainĩ ĩno, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũthako wa mũbira wa magũrũ, kũrĩa nĩũkoraga andũ erĩ mokaga kũngethanĩra, na nĩgetha matuĩke a gũthaka mũthako ũyũ hamwe, namatuĩka agũthaka na mathaa marĩa makoragwo mahetwo mothako ũyũ, nĩmatuĩkaga a gũthiĩ nambere na mũcindani, kuona nĩgũkoragwo na mũhotani, na ũrĩa ũtana ci tuĩka wa kũ kũhĩtũka, na nĩ ũkoraga atĩ andũ aya nĩmokaga hamwe kuma kũndũ gũtiganĩte, nĩgetha matuĩke a gũthaka hamwe, na nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩwe ũkoragwo arĩ we mũnene mũthakoinĩ ũcio, na nĩwe ũtuĩkaga wa kũmathakithia, na nĩgetha rĩrĩa mũndũ atanatuĩka wa gũthiĩ wa kũrũmĩrĩra, mawatho marĩa makoragwo maigĩtwo mũthakoinĩ ũyũ, nĩatuĩkaga wa kũrũgamia mũbira, na mũbira ũcio ũkanjia gũthakĩrwo harĩa mahĩtia macio mekĩrwo, koguo we wĩra wake akoragwo arĩ kũrũnga, kana ona tarĩ gũikaria andũ nĩgetha matuĩke a gũthaka mũbira ũrĩa gũbatie, na kuona mahĩtia marĩa andũ mareka, na agatuĩka atĩ nĩwe ũramarũnga.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ kwĩna mũrwaru, na ngwĩciria nĩ haha mbicainĩ ĩno, nĩ mũrwaru na mũrigitani wake, harĩa nĩtũrona atĩ mũrigitani nĩwe ũramũnyita gwoko kũu kũrwaru, na arageria kũrora thĩna wake ũngĩkorwo wĩ kĩ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ guoko kũu gwake nĩ kũimbu, na kwĩna nĩgũtuĩkĩte nginya gũgacenjia rangi, kuona atĩ nĩkũra nĩgũtunĩhĩte, na mũrigitani ũcio nĩatuĩkaga wa kũmenya, kũrĩa thina ũyũ ũroima, na nĩatuĩkaga wa kũhe mũndũ ta ũyũ ndawa, na nĩgetha atuĩke wa kũmũhonia, na nĩgetha ũtuĩke atĩ no ũtuĩke wa kũrigita andũ, no nginya ũkorwo na ũmenyo, na ũgĩ mũingĩ, kuona atĩ ũyũ ti ũndũ mũhũthu, atĩ na tondũ kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke mũndũ aragũkĩra na mũrimũ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũmũhonia, kana ona ũkamũhe ndawa iria cigũtuĩka cia kũmũhonia, nonginya ũkorwo na ũgĩ wĩgiĩ ũrigitani, na nĩgũkoragwo nginya na thukuru cikoragwo cithondeketwo, nĩgetha cituĩke cia gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ ũrigitani.

Ĩno nĩ tũrona atĩ nĩ macini, na nĩ yonekaga kaingĩ mũno, gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, kuona nĩ ĩkoragwo ĩigĩtwo mathibitarĩ-inĩ, na macini ĩno nĩ ĩtuĩkaga ya gũteithia andũ marũarĩte mĩrĩmũ ĩtiganĩte, kuona nĩ ĩteithagia arũaru, na mandagĩtarĩ, na nĩ matuĩkaga a kũmenya nginya ũrĩa mangĩtuĩka a kũmĩhũthĩra, nĩgetha matuĩke a gũteithia mũndũ ũrũarĩte mũno. Na macini ĩno nĩ ĩkoragwo na goro, na ĩkoragwo nginya ndĩkoragwo atĩ thibitarĩ-inĩ ciothe, kuona atĩ nĩ ĩkoragwo ĩĩ nene na nĩ ĩkoragwo ya thogora mũnene mũno, no nĩ ĩteithagia mũno arigitani, nĩgetha matuĩke nginya a gwĩkĩra mũrũaru waku nginya thakame na maĩ, nĩ matuĩkaga a kũmĩhũthĩra na njĩra citiganĩte, na nĩgetha matuĩke agũtigĩrĩra, atĩ mũrũaru ũcio wao nĩatuĩka wa gũikara muoyo.

Ũroka meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ andũ aya nĩ arigitani, na nĩ tũrona atĩ gũkũ nĩ thibitarĩ, na wĩra wa andũ aya ũkoragwo wĩ wa kũhonia andũ mĩrimũ ĩrĩa marwarĩte, kana ona kũhe andũ ndawa , kũrĩa mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ thibitarĩ, na magatuĩka agũthikĩrĩria mathĩna ma andũ , na hau nĩ matuĩkaga agũkũhe ndawa iria wagĩrĩrwo nĩ kũnyua, nĩgetha ũtuĩke wa kũhona , na nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ manyitĩrĩire gĩtanda, gĩtanda gĩkĩ gĩkoragwo ĩtarĩ macini , harĩa rĩrĩa mũndũ arenda kuma kũndũ kũmwe, nĩ makuaga arwaru kuma kũndũ kũmwe makamũtwara kũngĩ, na matũmagĩra macini ĩno, nĩ tondũ ĩkoragwo ĩ hũthũ kũhũthĩra, kuona atĩ nginya nĩ ĩkoragwo na tũgũrũ tũnini thĩ, harĩa wĩra wao nĩ gũmĩkururia na ĩtuĩkaga ya gũkinya kũrĩa ĩrenda, na magatuĩka nginya agũtwara mũrwaru, kũrĩa abatiĩ gũkinyio, na nĩgetha atuĩke wa kũrigitwo.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ, nĩ atĩ ĩno nayo ĩkoragwo ĩ macini, na kaingĩ ĩkoragwo thibitarĩ-inĩ, kũrĩa nĩ ĩtuĩkaga gũtaithia arwaru arĩa makoragwo thibitarĩ-inĩ, na kaingĩ onanĩũkoraga macini nyingĩ citiganĩte, na omacini omacini nĩ ĩkoragwo na wĩra ũrĩa ĩratuĩka ya gũtaithia, kũona atĩ ta ĩno nĩ ĩrĩa ĩkoragwo, rĩrĩa mwana atuĩka wagũciarwo, na noakorwo ona enagathĩna ogothe, kana ona mwana ũcio nĩatuĩka wagũciarwo tene, mĩeri ĩtathirĩte kana thikũ ciake citakinyĩte, nĩatuĩkaga wa gũka akaigwo handũ ta haha, kuona atĩ macini ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo, ũndũ ĩgũtuĩka ya gũtaithia mwana ta ũcio kũhuhia, na nĩgetha athiĩ nambere na gũtũra, na ndagakorwo na mathĩna omothe, ona ningĩ mwana angĩkorwo atĩ nĩ araremwo nginya nĩkũhuhia, nĩatuĩkaga wagũka agekĩrwo kũndũ tagũkũ, na agatuĩka wagũthiĩ nambere na gũikiara wega.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gwĩka, kuona atĩ andũ aya nĩ matuĩkaga a gũthiĩ na magatuĩka a kuuma kũndũ kũmwe, magĩthiaga kũndũ kũngĩ, na nĩ matuĩkaga ona a gũthomithia andũ, ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa kĩmeciria. Kaingĩ rĩmwe nĩ ũkoraga andũ mena mathĩna ta macio, na rĩmwe nginya andũ no matuĩke a kũgũrũka, kuona atĩ mũndũ nĩ akoragwo agĩciria mũno, na rĩmwe ũgakora atĩ mũndũ nĩ arũara, no ũkoragwo wĩ mũrimũ ta ũyũ. Kũguo andũ aya nĩ matuĩkaga a gũteithia mũndũ, atĩ ũngĩgakorwo na thĩna ta ũcio, kana ũkorwo nginya na andũ a bamĩrĩ, kana ona arata aaku, ũkore mũndũ ena ũrimũ ta ũcio, mũrimũ ta ũcio, no ũtuĩke wa kũmũtwara thibitarĩ irĩa cikoragwo cithondeketwo, cirĩa wĩra wao nĩ gũteithia andũ makorwo na ũgima mwĩrĩ wa mwĩrĩ mwega wa kĩmeciria, na nĩ matuĩkaga nginya a gũthomithia andũ, ũrĩa magarĩirwo nĩ gwĩka nĩ getha matigatuĩke atĩ nĩ makũrũara mũrimũ ũcio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbele haha, andũ aya nĩmokĩte hamwe, na ngwĩciria marageria gũthomithĩo ũhoro wĩgiĩ ĩndo ta gĩthũrano, harĩa andũ nĩmokaga hamwe, na magatwika a kwĩrwo ngĩnya mawatho marĩa makoragwo, na maũndũ marĩa magĩrĩrirwo nĩ gwĩka, na ningĩ ona mũgatwĩka a gũtarĩrio maũndũ marĩamũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩgetha tũge o okwo nĩ gũthũrano gĩtũĩke gĩa gũthĩra gĩkĩega gũtarĩ na mbara o yothe, kana ona ũici o wothe, kũrĩa andũ ona nĩmatũĩkaga a gũtarĩrio matĩagĩrĩirwo nĩ gũthũrana maita merĩ, kana ona mũndũ ndagĩrĩirwo nĩgũcoka atĩ athũrane rĩta rĩa kerĩ, o mũndũ a heagwo kanya kamwe tũ, harĩa agĩrĩirwo nĩ gũka na athũrane hĩndĩ ĩyo na gũtĩa gĩrĩirwo nginya gũkorwo na andũ arĩa makoragwo makĩheana mbeca, atĩ nĩgetha matũĩke a kũgũra andũ , kogũo nĩ mũtũĩkaga agũthomithio maũndũ marĩa mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngĩnya mũgatwĩka a kwĩrwo mũtaratara ũrĩa mũndũ agrĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, nĩgetha atwĩke wa kũrĩkia gũthũrano gĩake wega.

Ũndũ ũrĩa ũngĩtũma andũ mathiĩ na mbere na gũthoma ũhoro wĩgiĩ, ũgima wa mwĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, nĩ atĩ andũ no matuĩke a kuuga nginya rĩrĩa andũ matuĩka a gũthi makanitha-inĩ, hĩndĩ ĩyo gũgakoragwo kũigĩtwo mathaa, kana ona andũ magatuĩka nginya a kũĩrwo, mũthenya ũrĩa ũbangĩtwo, wa gũthomithio ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na andũ nĩ matuĩkaga a kũĩrwo nginya rĩrĩa magũcemania, na nĩgetha matuĩke a gũthoma ũrĩa makũmenyerera nginya mĩĩrĩ yao, kana ona kwĩmenyerera nĩgetha mũndũ ndagatuĩke wa kũnyita mĩrimũ ĩmwe, kana ona mũndũ atuĩke wa gũtambia mĩrĩmũ ĩngĩ. Kũguo ngwĩciria andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kuonio, bata wa gũthi ithomo-inĩ icio, na nĩgetha matuĩke a kũmenya ũrĩa makwĩmenyerera, matigatuĩke atĩ nĩ makũnyita mĩrimũ ta ĩyo, na nĩgetha matuĩke a gũikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kũona atĩ nĩũteĩthagia mũno ciana cikũre cikĩmenya gũthoma kana ona kwandĩka, kũrĩa nĩ ũtuĩkaga wa gũtua mwana wakũ thũkũrũ na agũtuĩka wa gũthomithio nĩ arũtanĩ acio na arũtanĩ acio, nĩmakoragwo mathiĩte thũkũrũ mũnene, na magatwĩka a gũthomera kothĩ ĩno ya gũthomithania kũrĩa na nĩikara mĩaka ngĩnya ĩtano nanĩgetha mũndũ atwĩke atĩ nĩ egũka gũthomithia thũkũrũ inĩ ĩrĩa ĩgĩcio kĩanyũ, na nĩgetha atwĩke nĩwagũthomithia ciana cianyũ ĩrĩa mũratũĩka wa gũcitwara thũkũrũ, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kũona atĩ nĩũteĩthagĩa nginya ciana kũmenya kwaria tene, kũona tĩ ũgĩthiĩ nginya thũkũrũ nĩ ũtwĩkaga wa gũthomithio ĩthomo itĩganĩte no ũgatuĩka wa kũmenya nginya ũrĩa maũndũ mekagwo no ũrĩa nginya indo cituĩke cĩa kũrũta wĩra.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrutwo, na nĩ tũrona atĩ kũndũ kũrĩa maikarĩte, me kĩrathi kĩao kũrĩa matuĩkaga agũthomothĩrio na ũrĩa maikarĩte mũndũ ũmwe ũmwe, handũ hake hake, ngwĩciria andũ aya nĩ kĩgeranio mareka , harĩa nĩmatuĩkaga agũtigithanio ũrĩa makoragwo maikarĩte makũhanĩrĩirie, na mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũikara e nyika handũ hamwe, handũ hake , na ngwĩciria mareka kĩgeranio kĩnene, kuona atĩ kĩgeranio gĩkĩ gĩkagwo o rita rĩmwe o mweri, na arutwo acio nĩ matuĩkaga akũgerio, na nĩgetha mũndũ atuĩke wa kũmenya kana nĩ akũhetuka, na nĩgetha atuĩke wa gũthiĩ na mbere na gĩthomo gĩake, kũrĩa mũndũ nĩ atuĩkaga wa gũthiĩ nginya kĩrathi kĩu kĩngĩ, korwo nĩwa hĩtũka , na nĩ mekaga kĩgeranio gĩkĩ, kuona atĩ nĩmakoragwo mathomithĩtio nginya mwaka mũgima.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ nĩ ĩtũmĩkaga nĩ andũ, kũrĩa rĩrĩa ũgũtuĩka atĩ nĩ wahutia kĩndũ kĩna gĩko, nĩ ũtuĩkaga wa gũthi handũ ta haha, na ũgethambĩra. Na kaingĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo nja wa cioro, harĩa nĩgetha watua wa gũthiĩ kĩoro weteithia, nĩ ũkoraga handũ hau nja hena indo ici, na nĩho ũtuĩkaga ha gwĩthambĩra moko maku, na nĩ getha ũtuĩke wa gũikara na moko matheru, kuona atĩ ona ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno, nĩgetha rĩrĩa watua gũtinda na moko maku me matheru, nĩ ũtuĩkaga wa kwĩgirĩrĩria kũgĩa na ndwari ingĩ cikoragwo ciheanagwo nginya nĩ andũ. Kũguo indo kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo gĩ gĩa bata mũno, kuona atĩ ona rĩrĩa ũrenda kũrĩa, kana tondũ nĩ ũkoraga indo ta ici mĩkawa-inĩ, nĩ ũtuĩkaga wa gũkora kĩndũ gĩkĩ hau nja, harĩa nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na ũgethamba moko maku na nĩgetha ũtuĩke wa kũrĩa, na moko matheru.

Mbicainĩ ĩno nĩtũrona atĩ, kwĩna mwana ũnyitĩte ngui ĩno yake, na ngwĩciria nĩkũrigĩtwo ĩrarigitwo, tondũ nĩturona atĩ nĩkũrĩ na mũrigitani, ũrĩa nĩwe ũratuĩka atĩ nĩ cindano aratheca ngui ĩno, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũratheca nyamũ yaku, cindano ĩno, nĩteithagia nginya ngui ta ĩno ituĩke na ũgima wa mwĩrĩ, na nĩgetha ona rĩrĩa ingĩkorwo atĩ nĩyarũma mũndũ, o mũndũ o wothe, mũndũ ũcio ndatuĩkaga wa kũrwara mũrimũ, kuona atĩ ngui ĩno nĩtuĩkĩte atĩ nĩrathecwo cindano ici, ya gũtigĩrĩra atĩ ĩna ũgima wa mwĩrĩ, na ningĩ nĩtwĩragwo atĩ cindano ici nĩciteithagĩrĩria mũno, kuona atĩ nĩũkoraga ngui yaku, ĩna ũgima wa mwĩrĩ, nĩtuĩkaga ya kũrangĩra mũciĩ waku, ĩtakũrwara, na nĩguo ĩgũtuĩka ya kũruta wĩra mwega, kũrĩa nĩgũkũrangĩra, ĩrangagĩra mũciĩ waku wothe, na nginya nyamũ iria ũrakorwo nĩũrarĩithia gwaku, nĩituĩka ya gũcirangĩra.

Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ ruitũ, kuona atĩ haha nĩtũrona atĩ andũ aya maikarĩte hamwe othe, na nĩtũrona nginya kwĩna arutwo, koguo andũ aya nĩmokĩte hamwe, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmararutwo, ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na andũ aya nĩmokaga nginya kwĩ andũ makuaga nginya mabuku na mbairũ, na nĩgetha matuĩke a kwandĩka handũ, maũndũ marĩa maratuĩka magũthomithio, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũteithĩrĩrio, ũrĩa magũtuĩka a gũikara na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na matuĩke a kwĩgirĩrĩria matigatuĩke a kũnyitwo nĩ mĩrimũ ingĩ, na haha nĩmatuĩkaga a gũbũndithio nginya, wega wa gũikara na ũgima wa mwĩrĩ, na ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩgwĩka, rĩrĩa ũngĩkora atĩ, ũgima waku wa mwĩrĩ ti mwega, na maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nginya nĩgwĩka nĩgũtigĩrĩra atĩ mo morimũ mamwe matirĩkũnyita, kuona atĩ mamwe nĩithuĩ tũkoragwo atĩ tũkĩ tũkietha, kuona atĩ ona rĩmwe nĩmuonagio nginya ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩgwĩthamba moko, na nĩgetha watua kũrĩa irio ciaku, ndũgatuĩke wa kũrwara.

Nĩ tũrona atĩ mbica-inĩ ĩno, mũndũ ũyũ nĩ kũrĩma ararĩma, na nĩ tũrona ye kaingĩ atuĩkĩte wa kũrĩma nyeni, harĩa atĩ ona nĩ nyeni aratua, na ngwĩciria arenda kũinũka nacio gwake nyũmba, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ agũciruga. Na ngwĩciria atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩ atuĩkĩte wa kũrĩma, kahinda kanene, atĩ nĩ tũrona nginya nyeni ici ciake ciĩna riri mwega, na nĩ thaka mũno. Na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũtuĩka wa gũthomithia mũndũ, kũrĩma ũrĩmi ta ũyũ, no nginya ũkorwo nawe wĩna ũmenyo mũingĩ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthomithia mũndũ na mũtaratara, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrarĩma, no nginya ũkorwo atĩ tĩri ũrĩa ũrarĩmĩra wĩnanĩ mũnoru mũno, na kũndũ kũu ũrarĩma nĩ kũraura, kana okorwo gũtiraura ũkorwo atĩ nĩ ũramenya kũrĩa ũgũtuĩka wa kũruta maĩ, na ũtuĩke wa kũmarehe mũgũnda ta ũyũ. Na ningĩ no nginya ũtigĩrĩre atĩ kwĩna indo irĩa ũrekĩra irio ciaku irĩa ciĩ mũgũnda, kuona no ũtuĩke atĩ nĩ ũrekĩra thumu, kana ona bataraitha ya gwĩkĩra mĩmera ĩno.

Haha nĩtũrona atĩ ici nĩ ngwaci, na ngwĩciria kindũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩta nĩatĩ mũndũ ũyũ nĩkũgetha aragetha ngwaci ciake, na nĩtũrona ngwaci ici nĩ nene na nĩ thaka, na nĩgetha mũndũ atuĩke atĩ nĩararuta indo ta ici, kana ngwaci ciĩna riri mwega ũũ, nĩ mũndũ nĩakoragwo arutĩire wĩra mũingĩ, kuona atĩ mũndũ atuĩkaga wa gũthondeka nginya tĩri ũyũ ũratuĩka nĩũrarĩmĩra, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ wa kũraga mĩmera yaku ĩrĩa ũkũhanda, na nonginya ũtigĩrĩre atĩ ndũrĩ na tũtambi, kuona atĩ rĩmwe no ũhande mũmera waku, na ũtuĩke wa gũkua nĩũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo, kogua mũndũ nĩatigagĩrĩra, ũgatuĩka nginya wa gũthiĩ kũrora mũgũnda waku, atĩ ndũrĩ na mũrimũ o wothe, na mĩmera yaku nĩrakũra wega na riri mwega, na ningĩ nonginya ũtigĩrĩre nĩwahe mũmera waku bataraitha ĩrĩa ĩheagwo, na no nginya nginya ningĩ ũtigĩrĩre atĩ nĩwaitĩrĩria thumu, na nĩgetha mũmera waku ũtuĩke wa gũkũra wega, na ningĩ ona no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ kĩmera kĩa mbura, na nĩgetha gũkorwo na mbura maĩ macio matuĩke ma gũteithia mũmera waku, ũtuĩke wa gũkũra wega nariri.

Haha nĩtũrona atĩ aya nĩ arutwo, na nĩtũrona atĩ nĩgũtũmĩra maratũmĩra mĩtambo ya tekinoroji, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmarahota kũmĩhũthĩra, nĩmakoragwo mathomithĩtio, kuona atĩ ndĩkoragwo atĩ ĩ ũhũthũ kũhũthĩra, no nginya ũkorwo wonetio, na ũkerwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmĩhũthĩra, na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩkũruta nayo wĩra, na nĩtũrona thikũ ici thukuru nĩciraheo mĩtambo ĩno ya tekinorojĩ, kuona atĩ marathomithio nacio, na nĩgetha marateithĩrĩria ciana ici cigĩkũra, nĩgetha mũndũ akorwo akĩmenya kũhũthĩra mĩtambo ta ĩno, kuona atĩ thikũ ici mawĩra hakuhĩ mothe, nĩmaratũmĩra mĩtambo ĩno ya tekinorojĩ, nginya andũ magĩthoma, na ona mũngĩthĩ nginya mawĩrainĩ, andũ nĩmaratuĩka a kũhũthĩra, mĩtambo ĩno, koguo nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũkũhota kũhũthĩra ũndũ indo ici, nonginya ũkorwo na ũgĩ wa gũcihũthĩra, na nĩgetha ũtuĩke wa kũmenya, ũrĩa ũrabatara gwĩka, nĩgetha ũtuĩke wa gũcihũthĩra.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ haha ciana ici nĩ gũthomiothio cirathomithio, kuonania atĩ me thukuru, na nĩ tũrona atĩ mũciari ũyũ ũrũgamĩte mbere yao, nĩ mũrutani wao, na nĩwe ũratuĩka wa kũmathomithia, na nĩ tũrona atĩ ciana icio ona nĩ cirahũthĩra mabuku mamwe, harĩa atĩ othe nĩho mararoa, magĩthomaga, na ngwĩciria mũrutani ũyũ wao, nĩ kũmathomithia aramathomithia kĩndũ kĩerũ, harĩa ciana ici nĩ cituĩkaga cia gũkĩra kĩroko na cigoka thukuru, ciĩkĩrĩte nguo cia thukuru irĩa ciagĩrĩirwo nĩgũkorwo cigĩkĩra, na nĩgetha magoka kĩrathi-inĩ kĩao, na nĩgetha matuĩke a gũthoma mũthenya ũcio, na mũrutani ũyũ wĩra wake onake nĩ gũka thukuru, na agatigĩrĩra atĩ maũndũ marĩa arathomithia arutwo aake, nĩ maratuĩka a kũnyita, na nĩgetha atigĩrĩre o mũrutwo nĩ aranyita kĩndũ kĩrĩa marathomithio nĩgetha ndagatuĩke wa gũtigwo na thutha.

Nĩgũkoragwo na ndawa ingĩ, iria citũmagĩrwo ithenya rĩa ndawa ta ĩno, nanĩtuĩ ndawa ĩno kaingĩ nĩtũmagĩrwo nĩ andũ, rĩrĩa mũndũ araigua atĩ ũgima wake wa mwĩrĩ, ti mwega, kuona atĩ rĩmwe mũndũ no akorwo agĩturwo nĩ nda, kana ona mũtwe, ona rĩngĩ no ũkorwo atĩ wĩna igego rĩra gũtura, na kaingĩ mũndũ nĩatuĩkaga wa gũtengerera ndawa ĩno, kuona atĩ nĩteithagia nĩgetha ruo rũthira thire, na harĩa ona ndawa ĩno mũndũ nĩeragwo ũngĩtuĩka wa kũmĩnyua, na wage wage atĩ ndũnahona, mũndũ rĩũ nĩatuĩkaga wa gũthiĩ thibitarĩ, na nĩgetha ũtuĩke wa kũheo ndawa ingĩ nĩ arigitani, na ndawa ĩno nĩgũkoragwo na ingĩ mĩthemba mĩingĩ, ĩrĩa onayo nĩtuĩkaga atĩ ĩrutaga o wĩra ũmwe, kuona atĩ ũngĩmĩnyua ũgĩturwo nĩ mũtwe kana ona kũndũ o guothe, nĩtuĩkaga ya gũteithĩrĩria, na ũgatuĩka wa kũmĩrĩria ruo rũu, harĩa ona rĩmwe nĩgũteithagia kuona atĩ nĩũtukĩaga wa gũthiĩ nginya thibitarĩ, na ũgatuĩka wa gũthĩ nambere na kũhona ũkĩheagwo ndawa ingĩ.

Nĩ tũrona atĩ aya nĩ arutwo a thukuru na nĩtũrona atĩ nĩmĩtambo ya tekinoronjĩ maratua kũhũthĩra na nĩtũrona atĩ nĩmoĩ gũcihũthĩra, na ngwĩciria arutwo aya nĩgũbundithio mabundithĩtio thukuru-inĩ yao na magatuĩka akuonio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mĩtambo ĩno kuona atĩ no nginya ũkorwo na ũmenyo na ũgĩ nĩgetha ũtwĩke wa nginya wa gũciakia kuona ati no nginya nginya okorwo nĩ ũndũ ũrenda kũhũthĩra gwĩka nayo, no nginya ũkorwo na itaneti kũrĩa ũrĩ, kũoguo no nginya nginya mwana ta ũyũ akorwo nĩ athomithĩtio ũrĩa agwakia nginya itaneti na atuĩke wa gwĩka maũndũ marĩa arenda gwĩka na mũtambo ũyũ wa tekinoronjĩ na nĩmakoragwo na arutani thukuru-inĩ wao arĩa wĩra wao nĩ kuonia ciana ta ici ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mĩtambo ĩno no ũrĩa mangĩtuĩka agũthoma nayo kũona atĩ thikũ ici mathomo maingĩ marathomithanio na mĩtambo ĩno.

Nĩ gũkaragwo na bata mũno, gwĩka ũndũ ũyũ. Handũ haha naho nĩ tũrona atĩ haihũrĩte arutwo a thukuru, na nĩ tũrona o mũrutwo, ena mũtambo wa tekinoronjĩ. Na ngwĩciria thukuru ĩno yao nĩ ĩhĩmbĩirie ũhoro wa tekinoronjĩ, kuona atĩ nĩ maihũrĩtie thukuru ĩno yao na mĩtambo ĩyo, na o mũrutwo nĩ akoragwo athomithĩtio, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mũtambo ũyũ nĩgetha atuĩke wa gũthoma, kuona atĩ thikũ ici ciana nĩ cirathomithio na mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, na mwarimũ nĩ okaga ona agatuĩka atĩ wĩra wake nĩ gũthiũrũrũka, agĩteithagia o mũrutwo nĩgetha atigĩrĩre atĩ nĩ marahota gũcihũthĩra, kuona atĩ ndĩkoragwo ĩĩ ũhũthũ, no nginya mwana akorwo na ũmenyo, na ũũgĩ ũcio, na nĩgetha ndagatuĩke atĩ nĩ arathĩnĩka aikarĩte thĩ. Kũguo mũrutani nĩ atuĩkaga wa gũthiũrũrũka, na agatuĩka wa kũmũteithĩrĩria.

Thikũ ici gĩthomo nĩ gĩcenjetie na njĩra nyingĩ, kuona atĩ mũbango ũrĩa watũmagĩrwo tene nĩ ũcenjetio, na thikũ ici kwĩna mũbango mweru , ũrĩa thaa ici ũrarũmĩrĩrwo nĩ thũkũrũ ciothe, na nĩ tũrona nginya mũthemba ũyũ wa gĩthomo kĩa thikũ ici, nĩ atĩ kĩa thikũ ici kaingĩ kĩra geria gũteithia ciana icio, ũrĩa cigũthiĩ na mbere na gũkũria nginya tarada iria me nacio, kuona atĩ o mwana nĩ arĩ na kĩheo gĩake, na gĩthomo kĩa thikũ ici nĩ kĩra mateithia ũrĩa mwana ũcio agũthiĩ na mbere na gũgĩkũria, na nĩgetha gĩmũteithia thĩiniĩ wa maica make, kuona atĩ thikũ ici mara bũ , marathomithio kũrĩa atĩ makũria kĩheo kĩrĩa menakio, nĩkĩo gĩgatuĩka wa kũrĩra mũthenya ũmwe, kuona atĩ gĩthomo kĩrĩa kĩarĩ kuo tene ,kĩu kaingĩ gĩa korwagwo ũrĩa inyui mũgũcindana ta arutwo kĩrathi-inĩ kĩanyu, na nĩgetha mũndũ atuĩke wa gũthoma na hinya ,atuĩke wa gũthiĩ thũkũrũ nene ta ya university, na nĩ ũkoraga nginya atĩ thikũ ici gĩthomo kĩa thikũ ici, kaingĩ aciari nĩ maratuĩka akũingĩrĩra mũno gĩthomo-inĩ gĩkĩ, kuona atĩ ciana nĩ ciheagwo wĩra wa gũthiĩ meke hamwe na aciari, no tene gĩthomo kĩu kĩao gĩtiarĩ na to nginya mũciari agĩa igĩrĩire.